Rũrĩrĩ-inĩ rwitũ, nĩ tũhandaga indo iria cirĩ mbica-inĩ ĩno ta mbembe, na tũhũthĩraga njĩra ĩno, twambagĩrĩria na gũcimba marima, na thutha wa gũcimba marima, nĩ tũikagia mbeũ marima-inĩ mau, mbeũ ĩrĩa ĩcokaga ĩkongererwo fertilizer kana thumu, twekĩra fertilizer kana thumu, nĩ tũcokaga tũgakunĩka marima macio, tũgacoka tũgatiga tũkeherera thutha wa ta ihinda rĩa mweri ũmwe ũguo nĩguo tũgeterera imere, tũgacoka o kuo mũgũnda-inĩ, tũgathiĩ tũgacimbĩra rĩngĩ nĩguo kũruta ria, rĩrĩa rĩngĩkorwo rĩgĩthũkangia irio citũ na kuoya nutrients iria cirĩ thĩiniĩ wa tĩri-inĩ witũ, rĩu nĩ tũcimbaga tũgaciruta, arabu tũgacoka tũkahe mbembe icio ihinda rĩa mweri ta ũngĩ ũmwe, nĩguo cimere, nĩ tũcokaga tũgacigetha na njĩra ya gũciruta mũmera-inĩ ũcio wacio, tũgacoka tũgacithandũra na tũgacianĩkĩra riũa-inĩ. Mbembe icio nĩ cihũthĩkaga na maũndũ tofauti tofauti ta, no ũhũthĩre kũruga gĩtheri, no ũcihũthĩre gũkima mũkimo, no ũcihũthĩre gũthĩa nĩguo wone mũtu. Na o ta ho rĩ, nĩ tũcokaga tũkoya mbembe icio, tũkomithia, tũgacoka tũgaciiga, nĩguo tũkagia mbeũ ya kũhanda.

Mbica-inĩ ĩno, nĩ kũroneka mũthuri ũrĩa ũnyitĩte bairo, na maũndũ matiganĩte. Oho mbica-inĩ ĩno hena mũtumia, na nĩ maroneka ta marabundithia mũingĩ maũndũ mega megiĩ tabarĩra cia thirikari iria cirehetwo nĩ thirikari nĩguo kũhotia nĩguo kũhota kũhũthia maũndũ bũrũri-inĩ, na nĩcio E-citizen, kũrĩa cirahotithia mũingĩ, kũrĩha, kũrĩha maũndũ mothe ma thirikari, kũhũthĩra thimũ, mategũthiĩ obici-inĩ cia thirikari, na nĩ, na nĩ marahũthia maũndũ, nĩ amu gũtirĩ mũgiginyano wobici-inĩ cia thirikari andũ magĩthiĩ kũrĩhĩra ũtungata ũtiganĩte ũtiganĩte. Njĩra ici rĩ, nĩ cirahũthia maũndũ, nĩ amu, kũhũthĩra njĩra ici, nĩ raithi mũno kũhota kũrora thutha na kũmenya nĩ mbeca cigana thirikari ĩrĩhĩtwo, nĩ amu nĩ mũndũ nĩ aheagwo mecĩnji ya ũrĩhi ĩrĩa ĩhũthĩkaga ĩta ũira atĩ, nĩ ũrĩhĩire ũtungata ũyũ, na rĩu nĩ ĩhotithagia thirikari nayo, gwĩbanga mwena-inĩ wayo, ĩkamenya atĩrĩrĩ, tũnganĩtie kĩgĩna kĩa mbeca ici, tũrabatara gũciĩka ũũ, na tũrabatara gwĩka ũũ na ũũ. Rĩu rĩ, ũũ nĩ ũndũ mwega nĩ amu tene gũtiarĩ na gũtiarĩ na indo ta ici, na mbeca nyingĩ nĩ cioragĩra, tondũ gũtiakoragwo na ũira mũiganu wa atĩ mbeca ici nĩcio ciratũmĩkire.

Rĩrĩa nguona karatathi ta gaka ndũmanĩirwo, nĩ menyaga, nĩ menyaga atĩ nĩ ndĩrabataria kũrĩha mbeca cia indo iria ndũmanĩirwo. Karatathi gaka rĩ, kahũthĩkaga mũno mũno gwĩtia mũndũ mbeca, thutha wa kũmũtwarĩra indo. Karatathi gaka rĩ, gakoragwo na indo itiganĩte ta nduka ya mwendia ũcio, kana rĩtwa rĩa mbiacara ĩyo, gakandĩkwo rĩtwa rĩa biacara yakwa kana rĩtwa rĩakwa, nĩ gacokaga gakandĩkwa tarĩki ĩrĩa indo icio ciarehirwo, oho rĩ, nĩ handĩkagwo namba ya indo iria ndĩrareheirwo nĩyo twĩtaga na lugha ya gĩthũngũ quantity. Hagacoka hakandĩkwo rĩtwa rĩa indo iria ciothe ndĩrareheirwo ndĩta mbiacara-inĩ yakwa, kana ciakwa cia kũhũthĩra, hagacoka hakandĩkwo indo icio cirarĩ cigana, cirarĩ indo magana merĩ, cirarĩ indo igana rĩmwe, hagacoka oho ĩ, hakandĩkwo o kĩndũ kĩrĩa ndĩratũmĩirwo ĩ, kĩraumaga thogora wa mbeca ici. Arabu nĩ macokaga makahũrithania maita ma indo icio na mbeca ciacio, nĩguo kuona the kuona mbeca iria ngũbatarania kũrĩha thutha wa kũrĩ na karatathi gaka. Thutha wa kuona karatathi gaka rĩ, nĩ batiĩ kwandĩkĩrwo namba ĩrĩa ngũrĩha nayo, nĩguo menye kũrĩa ngũikia mbeca.

Haha rĩ, arĩa ndĩrona rĩ, nĩ atongoria a bũrũri, arĩa twĩthuragĩra ta akenya, nĩguo makahota gũtũtongoria, na gũtũrũgamĩrĩra, nĩguo tũkagĩa na kwenderea ta bũrũri. Mbica-inĩ ĩno rĩ, nĩ ndĩrona ngabana, ũrĩa nĩwe ũtongoragia kaũntĩ, ngabana rĩ, akoragwo nĩwe ũrĩ gĩturwa-inĩ kĩa igũrũ mũno kaũntĩ-inĩ, o harĩa rĩ, wĩra wake rĩ, nĩ gũtongoria andũ a kaũntĩ iyo, na o ho rĩ , wĩra ũngĩ wake ĩ ũkoragwo wa gũtigĩrĩra atĩ, kaũntĩ ĩrĩa arĩ nĩyagĩa na maendereo tobauti tobauti ta bara nĩ cienderea, mathukuru. O harĩa ĩ, ngavana nĩ makoragwo mahetwo thukuru wa natharĩ, ũrĩa nĩguo wĩtagwo ECDE harĩa mahotaga gũtigĩrĩra atĩ o mũrutwo nĩ arĩhĩrwo gũthoma gĩturwa-inĩ kĩa natharĩ atekũrĩha o na kĩ. Oho rĩ, nĩ marĩhaga arimũ arĩa mabundithagia thukuru icio, na makamahotithia gũthiĩ gũthomithia ciana, o mũthenya, nĩguo tũkagĩa na maica mega ma hau kabere-inĩ ota ũndũ ũrĩa tũkiugaga, gũtakĩrĩ gĩthomo rĩ, ciana cingĩgĩthoma atĩa, ciana cingĩhota atĩa kwĩyenderithia mũtũrĩre-inĩ? Kũguo ngabana nĩ andũ a bata mũno, thĩiniĩ wa bũrũri ũyũ wa Kenya, na tũtarĩ nao rĩ, tũtingĩhota kwĩyendereithia.

Akenya rĩ, marĩaga irio tofauti tofauti kũringana na kũrĩa mũndũ aumĩte, gĩcigo-inĩ gĩkĩ gĩa bũrũri witũ wa Kenya. Na ũmũthĩ rĩ, ngwenda kwarĩrĩria kĩrĩa akenya arĩa maumĩte gatagatĩ wa bũrũri wa Kenya marĩaga rũcinĩ. Akenya aingĩ rĩ, a gĩcigo gĩa gatagatĩ nĩo Agĩkũyũ rĩ, marugaga cai, na magathubanĩria na indo ngũrani ngũrani kũringana na kĩrĩa gĩgũkuhĩrĩirie. Rĩu reke ngũtarĩrie ũrĩa cai ũcio ũkoragwo ũrugĩtwo. Cai ũcio rĩ, ũkoragwo ũrugĩtwo na iriia rĩrĩa tũkamaga kuuma ng'ombe-inĩ citũ, arabu rĩ, nĩguo kũũharĩria rĩ, woyaga maĩ, ũgatherũkia, ũgacoka ũkongerera iriia maĩ mau matherũka, ũkongerera macani na cukari nĩ, ĩ nĩguo ũkĩgĩe na kamũcamo kanini. Arabu thutha wa cai ũcio gũtherũka rĩ, nĩ wĩkĩragwo gĩbuyũ-inĩ, kana mbirika-inĩ nĩguo ndũgakĩhore. Cai ũcio nĩ ũcokaga ũgathubanĩrio na indo ta keki, ndũma, ngwacĩ, marenge, kũringana na kĩrĩa ũra, kũringana na kĩndũ kĩrĩa ũkuona we ta wĩ mukenya nĩ gĩgũkuhĩrĩirie mũno. Tuge mũkenya ũrĩa wũikaraga Nairobi, no arĩe kĩndũ ta ngwacĩ, na mũkenya ũngĩ wũikaraga kũndũ kũraihu, no arĩe kĩndũ ta ndũma kũringana na kĩrĩa kĩmeraga bũrũri, kũringana na kĩrĩa kĩmeraga hau ũguo hao.

Mbica-inĩ ĩno ĩrĩ haha rĩ, nĩ haroneka arutwo arĩa marageria kwĩruta kũhũthĩra kompiuta, ĩrĩa nĩyo mĩtambo ya kĩrĩu, kũmenya kũhũthĩra mĩtambo ya kĩrĩu, nĩ ũndũ wa bata mũno harĩ mĩaka ĩno ĩrĩa tũraikara, nĩ tondũ maũndũ mothe thikũ ici rĩ, nĩ macenjetie, kũrĩa ũndũ wothe mũndũ angĩbatara rĩ, araũnyitia kũhũthĩra kũhũthĩra mĩtambo-inĩ ya kĩrĩu, na nĩkĩo arĩ mũnyinyi nĩ wega mũno gwĩbundithia kũhũthĩra kompiuta, nĩguo ndakanarigĩrĩrwo mũno maũndũinĩ rĩrĩa agabatara gwĩka ũndũ, na rĩu rĩ, mĩtambo ĩno rĩ, nĩ ĩrahũthĩka maũndũ ngũrani ngũrani, nĩyo ta kũruta mawĩra, kũrĩa mũndũ angĩruta wĩra arĩ nyũmbainĩ yake na mĩtambo ya kĩrĩu ta kũ develop indo ta website, applications na maũndũ mangĩ ngũrani, oho mĩtambo ĩno rĩ, nĩ ĩratũhotithia gũthoma, kũrĩa mũndũ no athome arĩ nyũmba-inĩ gwake, na mwarimũ ekũraihu mũno, na rĩu rĩ, akahota kũgĩa ũgĩ, ũrĩa ũngĩmũteithia ũrĩa ũngĩmũteithia gwĩka maũndũ ngũrani ngũrani na kũhotithia kũmũhotithia kwĩrũgamĩrĩra mũtũrĩre-inĩ, koguo rĩ, nĩ bata mũno mũndũ arĩ mũnyinyi, ebundithie kũhũthĩra mĩtambo ya kĩrĩu.

Andũ aya marĩ mbica-inĩ ĩno nĩ arĩa matũteithagĩrĩria rĩrĩa twathiĩ ndege-inĩ na nĩo metagwo na ruga ya gĩthũngũ airhostess. Andũ aya rĩ matũteithagĩrĩria na maũndũ ngũrani ngũrani ta, ũngĩingĩra ndege-inĩ no makuonererie harĩa gĩtĩ gĩaku kĩrĩ na agũteithĩrĩrie nginya ũikare thĩ, na matigĩrĩre atĩ nĩwaikara wega harĩa ũbatiĩ ũtekũgia andũ. Ningĩ nĩmagũteithagĩrĩria kuoya mĩrigo yaku na kũmĩiga wega nĩguo gũtigĩrĩra ndũnagiĩka ũkĩgeria gũkuana na mĩrigo ĩrĩa ũtabatiĩ. Oho wĩ ndege-inĩ no magũteithie na maũndũ ngũrani ta ũngĩbatara kanyamũ ga kũnyua ta kawaini ũguo no makũnengererie kajuici na ningĩ ũngĩigwa wĩmũhũtu-rĩ no ũmeitie irio na makũrehere. Oho rĩ no magũteithie na maũndũ ngũrani ngũrani ta nĩmaheyaga mũndũ tũmĩrengeti twa kwĩhumbĩra ũrĩ o hau ndege-inĩ. Ningĩ no makuonererie njĩra kũu ndege-inĩ ta ũrabatara gũthiĩ gwĩteithia kana gwĩthamba no makuonererie harĩa mbafu kũu ndege-inĩ ĩrĩ na rĩu maũndũ maku rĩ magakorwo marĩ mahũtũ rĩrĩa ũrathiĩ thabarĩ-inĩ. Koguo andũ aya nĩ andũ a bata mũno rĩrĩa tũrathiĩ thabarĩ-inĩ na nĩmatuteithagĩrĩria mũno koguo nĩmabatiĩ kũrĩhwo mũcara ũrĩa ũngĩtũhotithia kwenderea. gũtuteithia.

Rũhonge rwa KRA, nĩruo the Kenya Revenue Authority, nĩruo rũhonge rũrĩa rwĩhoketwo kũrogota mbeca kũrĩ akenya, nĩguo kũhotithia thirikari ya Kenya kũnengereria akenya, services kana maendereo tobauti tobauti nĩguo kũhotithia bũrũri gũkũra na gũthiĩ na mbere. KRA ĩ, ĩhokeirwo maũndũ mau, na ĩrogotaga mbeca kurĩa akenya, kũhũthĩra njĩra ngũrani ngũrani, nĩcio ta, gũtinia andũ mĩcara-inĩ yao, kũringana na ũrĩa mũndũ ararĩhwo, nĩ amu, kũrĩ mũkenya ũrarĩhwo mbeca nyingĩ mũno na ũngĩ nini mũno na matingĩrengwo mbeca ciganaine. Koguo mũkenya ũrĩa ũrakĩrĩhwo mbeca nyingĩ mũno ĩ, nĩ arengarengagwo gĩcunjĩ kĩa na igũrũ mũno, gũkĩra ũrĩa ũrarĩhwo mũcara wa thĩ mũno. Oho rĩ, nĩ kũrĩ njĩra ĩngĩ ĩtagwo VAT, njĩra ĩno ĩrengaga akenya mbeca, thutha wa mũndũ kũgũra kĩndũ, thutha wa mũndũ kũgara kĩndũ supermarket i, kana nduka irĩa ũmũkuhĩrĩirie, kũrĩa o mbeca iria ahũthĩra, gĩcunjĩ kĩigana ũna nĩ gĩthiaga mwena wa thirikari nĩkĩo sixteen percent, thirikari nĩ ĩcokaga ĩkoya mbeca icio, ĩgacihũthĩra, gwaka mabara, kũrehe mathibitarĩ, na kũheana gĩthomo gĩa bũrĩ, nĩguo kũmenyerera rũciaro rwa rũcio, rũtikanakorwo rwĩ rũciaro rũtarĩ na gĩthomo. Oho KRA.

Mbica-inĩ ĩno-rĩ nĩ kũronekana arutwo arĩa me kĩrathi-inĩ magĩthoma, amwe ao, mena mabuku, arĩa angĩ thimũ, na arĩa angĩ moete guoko igũrũ nĩguo gũcokia kĩũrĩa kĩrĩa kĩũrĩtio nĩ mwarimũ. Ningĩ mbica-inĩ ĩno-rĩ, thimũ ĩno ĩnyitĩtwo nĩ mũrutwo nĩ kionereria kĩa atĩ, thikũ ici mathomo-rĩ, to gũthiĩ kĩrathi, na kũnyita mabuku, ũrĩa warĩ, ũndũ wa hau gabere-inĩ, nĩ amu thaa ici-rĩ, maũndũ maingĩ nĩ macenjetie na kũrabatarania mũrutwo gũkorwo na ũũgĩ, wa kũhũthĩra indo ta thimũ, kompyuta na indo ingĩ cia kĩrĩu, nĩguo akahota gũkorwo na ihinda ihũthũ mũno, rĩrĩa agathiĩ agatuĩka mũnene, amu thikũ ici-rĩ, maũndũ maingĩ mũno nĩ macenjetie na rĩu-rĩ magatwarwo mwena wa kũhũthĩra indo ciitagwo Digital Literacy, rĩu-rĩ, nĩ makũmateithia mũno.

Haha nĩ ndĩrona arutwo na mekĩrathi-inĩ, kĩrathi kĩrĩa ti kĩraathi gĩa kawainda, harĩa nĩho mareruta kũhũthĩra kompiuta kana mĩtambo ya kĩrĩu. Gĩthomo gĩkĩ nĩ gĩa bata mũno, nĩ amu thikũ ici rĩ, maũtungata maingĩ rĩ, kana maũndũ maingĩ marĩa mũndũ arabatara rĩ, marabatarania mũndũ akorwo oĩ kũhũthĩra mĩtambo ya kĩrĩu, nĩguo kũhũthia mũtũrĩre-inĩ wake. Nĩ wega mũno arutwo aya kwĩruta maũndũ matiganĩte, nĩ tondũ rĩu rĩ, ũngĩhota atĩ gũkĩ ũngĩhota atĩa gũgakĩenderea na gũgakĩenderea na maica bũrũri ũrĩa maũndũ mothe ta ũtungata wa thirikari kũruta mawĩra kũhamĩtio kuuma, gũkorwo gũthiĩ mawabici-inĩ, nginya harĩa mũndũ arekĩra, mũciĩ-inĩ wake, ena kompiuta kana thimũ-inĩ yake, rĩu rĩ, arutwo aya nĩ kũronekana atĩ, mũtũrĩreinĩ wao wa nahau kabere, nĩugakorwo mũhũthahũthũ nĩ amu magakorwo mena ũgĩ, wa kũhota kũhũthĩra indo ici iria marahũthĩra, na nĩ wega kũmaruta marĩ o anyinyi nĩ amu rĩu rĩ, matigakorwo magĩteceka tondũ maũndũ maingĩ, ta mawĩra mararutwo mũndũ arĩ o nyũmba-inĩ gwake, anyitĩte kompiuta yake, na rĩu rĩ gũtirabatarania gũthiĩ wabici nĩguo atĩ wĩke ũndũ ũcio, rĩu rĩ arutwo aya matigagĩkorwo a ihinda rĩhũthũ mũno, ti ta hau kabere harĩa aciari aitũ marĩ na wĩra.

Mbica-inĩ ĩno ĩrĩ haha rĩ, arutwo ngũrani ngũrani kuuma icigo ngũrani ngũrani cia bũrũri ũyũ wa Kenya, nĩ maroneka makĩingĩra kĩhingo-inĩ kĩa ngĩti ya yunibacĩtĩ, kũrĩ gũkũ yunibacĩtĩ-inĩ, mũndũ abundithagio kothi ngũrani ngũrani cia kĩrĩa angĩrirĩria gũgatuĩka, thutha wa kũrĩkia kothi ĩyo, kothi icio rĩ, nĩ citeithagia andũ kũgĩa na ũgĩ, na ũmenyo wa gũkahota kũruta mawĩra, na gũgateithia bũrũri gũthiĩ nambere, ona ta o gwĩteithia gũkahota kũ gwetha mbeca rĩrĩa makarĩkia mathomo maya nĩ ta mo gũtuĩka mwarimũ kũrĩa mũndũ angĩrutwo gũbundithia na gũthomithia ciana ngũrani ngũrani nĩguo cigatuĩka andũ ega, oho no ũrũtwo ũndagĩtarĩ, kũrĩa ũkahota kũrigita andũ hau mbere warĩkia mathomo mau. Oho no ũrutwo kothi ta IT nĩyo kũmenya kũhũthĩra mĩtambo ya kĩrĩu nĩguo ũgateithia bũrũri gũthondeka indo ngũrani ngũrani ta website, apps iria irahũthĩka mũno thikũ ici, nĩ andũ, nĩ amu thikũ ici maũndũ maingĩ marekĩka kũrĩa online na nĩ ho rĩ, nĩ wega gũthoma maũndũ ta mau, oho rĩ no ũthomere gũtuĩka wakiri kũrĩa ũngĩteithĩrĩria andũ gũcira gũcira cira wao magoti-inĩ.

Mbica-inĩ ĩno nĩ kũronekana mũndũ, ũroywo kĩrore. Kĩrore rĩ, nĩ kĩndũ gĩa bata mũno, nĩ amu gũtirĩ mũndũ kĩrore gĩake kĩhanaine na kĩrĩa kĩa ũrĩa ũngĩ. Na nĩho rĩ, nĩ kĩrĩ mahũthĩro ngũrani ngũrani ta, mũndũ nĩ ahũthĩraga kĩrore gĩake rĩrĩa arahingũra bengi, ũkahota gũgĩkĩra gĩ ta password yaku, nĩ amu gũtirĩ mũndũ ũngĩhota kũhingũrĩra bengi yaku atarĩ na kĩrore gĩaku. Oho rĩ, kĩrore nĩ kĩrahũthĩka kũgwatia thimũ kana smartphones harĩa rĩu ũngĩkorwo na indo ciaku cia thiri ũtangĩenda cioneke nĩ andũ arĩa angĩ, hau ũkahũthĩra kĩrore gĩaku kũhota kũgĩa na access thimũ-inĩ yaku, oho rĩ, kĩrore rĩ, nĩ kĩhũthĩkaga kũhingũra ihingo cia kũndũ kũrĩa kwĩna indo citabatiĩ kuonekana nĩ andũ angĩ nĩyo ĩtagwo unauthorised access ta mabengi-inĩ, nĩ amu, no ũkorwo handũ hena mbeca njige, na to mũndũ wothe ũngĩtĩkĩrio kũingĩra rĩu hau nĩ harabatarania kĩrore, nĩguo mũndũ ahote kũingĩra nĩguo ahote gwĩka maũndũ ngũrani ngũrani, nĩ amu kũngĩingĩrwo nĩ andũ othe ĩ, hena arĩa mangĩhũthĩra kanya kau kũiya mbeca ciene. Oho kĩrore rĩ, nĩ kĩhũthĩkaga hĩndĩ ĩrĩa andũ marathiĩ gũthurana, harĩa ũhũthĩraga kĩrore gĩaku, gwetha information kana details ciaku sytem -inĩ.

Mbica-inĩ ĩno nĩ tũrona, rũhonge rwa thimũ rwa kũheana marũni gũkũ Kenya, rũhonge rũrũ nĩ rũteithagia mũndũ kũgĩa mbeca cia rũni, harĩ hothe ũngĩkorwo mathaa marĩa mothe ũngĩkorwo ũkĩenda, nĩ rũhonge rũteithagia mũno nĩ amu, gweterera kũheo mbeca cia rũni, kuuma bengi-inĩ nĩ kũhũthĩraga mũtaratara mũnene mũno, na nĩ cikaraga ihinda rĩnene mũno, cingĩkauma, rĩu ndũngĩhũthĩra mbeca icio gwĩka ũndũ wa naihenya ta kũgũra irio, kũrĩha thibitarĩ, kana ona mabata mangĩ ta kũrĩhĩra ngaari. Rũhonge rũrũ rĩ, nĩ rũteithagia Akenya kũgĩa marũni ma naihenya, na no woe nginya o thaa thita cia ũtukũ, kana ona mathaa mangĩ mothe marĩa ũngĩenda marĩa bengi citangĩkorwo cihingũrĩtwo, no nĩgũkoragwo na maũndũ matiganĩte marĩa matakoragwo mega ma rũhonge rũrũ, nĩ amu, bainda yao, kana interest yao, nĩ ĩkoragwo ya igũrũ mũno, na rĩu rĩ, nĩ ĩtũmaga mũndũ arĩhe mbeca nyingĩ, onakorwo nĩ wacirĩire na naihenya mũno, o taguo rĩ, bengi ihonge ici nĩ cikoragwo cia bata mũno, nĩ amu nĩ maheaga andũ ngũrani ngũrani mawĩraa gũkũ Kenya, na rĩu rĩ, magateithĩrĩria kũnyihanyihia andũ arĩa matandĩkĩtwo mawĩra, rĩu rĩ, makahotithia bũrũri kũgĩa na ũboco, na andũ aingĩ kũhota gwĩtegemea.

Mbica-inĩ ĩno nĩ haroneka rũhonge rwa thirikari nĩruo rwĩtagwo E-Citizen. E-Citizen, nĩ rũhonge rũrarehirwo o rĩu rũrĩa rũrahotithia thirikari kũrogota mbeca kũrĩ akenya nĩguo kũmĩhotithia kũrehe motungata ngũrani ngũrani, kũrĩ akenya o acio arĩa mamahe mbeca o icio. E-CItizen nĩ ĩhũthĩkaga kũrĩha indo ta thibitarĩ, mathukuru, o ta ho rĩ, gũkĩrĩha maũndũ ngũrani ngũrani nĩguo kũhota, kwamũkĩra motungata ma thirikari ta rĩngĩ gũthiĩ museum thirikari nĩ ĩhotaga kũmenya, mbeca iria cingĩrĩte akaũnti-inĩ ciao, nĩkio marehire E-Citizen, harĩa mbere-inĩ mahũthĩraga systems cia andũ kĩũmbe, na matiahotaga kũmenya wega, mbeca ici nĩcio cirehetwo, na ici nĩcio ciumĩte, rĩu hau makĩrehe system ĩno ya E-Citizen, ĩrĩa ĩmateithĩtie kũmenya mbeca iria cingĩrĩte na iria ciumĩte na ũrĩa ihũthĩkĩte na ciĩkĩte atĩa. O E-citizen ĩno-rĩ nĩ ĩteithĩtie akenya aingĩ, kuona mawĩra nĩ amu nĩ ĩrabatara kũmenyererwo, nĩ ĩrabatara kuongererwo indo ngũrani ngũrani nĩkuo kũ update na oho-rĩ ĩkahotithia akenya, gũkorwo makĩrĩha motungata ma thirikari, maikarĩte o kwao nyũmba-inĩ, kũrĩa ũtarabatara gũthiĩ obici-inĩ nĩguo ũrĩhe ũtungata ũcio ũrĩa urarĩ mũtindo wa hau kabere

Mbica-inĩ ĩno nĩ ĩróneka mũirĩtu mũnini ũrĩa arathũngũtha, gũthũngũtha thikũ ici nĩgũtũĩkĩte njĩra ĩmwe ya arĩa andũ anini marona nayo ũboco wao wa o mũthenya. Rĩu rĩ gũthũngũtha rĩ, nĩ gũtũĩkĩte kĩndũ andũ anini marebundithia nĩgwo makahota kũgĩa ũboco wao wa o mũthenya. Oho rĩ gũthũngũtha rĩ, nĩ gũtheithagia andũ mĩĩrĩ yao ĩhote gũtũĩka ĩrĩ mĩhũthu na magethema kũnyitwo nĩ mĩrimũ ta ya cukari kana gũkorwo na ũritũ mũkĩru. Gũthũngũtha rĩ nĩgũteithĩtie andũ aingĩ bũrũri-inĩ ũyũ gũte kiro nĩkũo loosing weight. Oho rĩ, gũthũngũtha nĩkũhũthĩkaga kwĩ njĩra ĩmwe ya gũkenia andũ nĩamu mohiki-inĩ nĩkũrĩ andũ ngũrani ngũrani metagwo nĩgũo mathũngũthe na mahote gũkenia arĩa metĩtwo mone andũ makĩhikania na endwa ao. Oho rĩ gũthũngũtha rĩ, nĩ kũhũthĩkagwo, nĩ kũhũthĩragwo ta njĩra ya kũonania ũndũire wa andũ fulani ota agĩkũyu-rĩ njĩra itũ ya gũthũngũtha ĩkoragwo kũinĩa magũrũ na kũinia mwĩrĩ nĩgũo mũkahota gũkenia ageni arĩa mũĩtĩte kũndũ ngũrani ngũrani ta rũracio-inĩ, ũthoni-inĩ kana makanitha-inĩ manyu, oho rĩ gũthũngũtha rĩ, nĩ kũrahũthĩka nĩ andũ a TikTok kũhota kũmonithia kũgía views nyingĩ nĩgũo kũrĩha.

Mbica-inĩ ĩno nĩ ndĩrona mwako ũrĩa ũrathiĩ na mbere gwakwo. Mĩako nĩ yakagwo icigo ngũrani gũkũ bũrũri-inĩ kũrĩa ĩteithagĩrĩria andũ kũgĩa na gĩikaro na o ta ho ĩgateitĩrĩria mwene mwako ũcio kũgĩa na mbeca thutha wa kũrĩkia gwaka mwako ũcio wake. O o rĩ, mĩako nĩ ĩheaga andũ ngũrani ngũrani wĩra nĩ amu, hĩngo ĩrĩa ũrakwo, anake aingĩ nĩ maheagwo wĩra wa moko ta gũkua mahiga, gũita thimiti, na ningĩ rĩ, o gũkua indo nditũ ta cuma na makahota kũgĩa na ũboco wao wa o mũthenya. O ho rĩ, endia a indo ngũrani ngũrani cia mĩako, nĩ mahotaga kũgĩa na mbeca ciao nĩ amu nĩ marĩhagwo thutha wa gũtwara indo cia mĩako, mwako-inĩ ũcio, o ho rĩ, mĩako nĩ mĩega nĩ amu, mwene mĩako, nĩ arĩhaga thirikari gũkorwo agĩaka na thirikari ĩkahota gũtũrehera tabarĩra ngũrani ngũrani ta gũtwakĩra bara mathukuru, o naguo gũtũthomithĩria ciana. Mĩako-rĩ nĩ ĩtũmaga bũrũrĩ ũkũre nĩ amu, kũndũ gũtarĩ gwake nĩ kũhanaga ta kũndũ gũtarĩ kwega na kũndũ gwake nĩ gũtũmaga bũrũri ũhane wegega, o hau rĩ, ũgatũma andũ a na nja merirĩrie gũka bũrũri-inĩ witũ, na magatuongerera investment ĩrĩa maumĩte nayo bũrũri-inĩ wa kwao tondũ bũrũri-inĩ witũ nĩ kũronania andũ mena

Mbica-inĩ ĩno nĩ kũronekana nduka ya computer, nduka ĩno nĩ ĩronekana ĩkĩendia indo ngũrani ngũrani ta mouse na ingĩ cĩa kũhotithia gũthambia computer nĩcĩo cĩetagwo na lugha ya gĩthũngũ foam cleaner indo ici nĩ cia bata, nĩamu bũrũri harĩa tũkinyĩte kana thĩ harĩa tũkinyĩte, nĩ atĩ maũndũ maingĩ marekwo kũgerera njĩra ya computer na ũtarĩ computer no ũremwo gũkorwo ũkĩgĩa motungata matiganĩte ta kũgĩa mathomo na ũndũ ũngĩ ũtiganĩte. Nduka-inĩ ĩno ĩna umithio ũtiganĩte thĩiniĩ wa bũrũri to kwendia indo ici, nĩ amu mwene nduka no ahote kũandĩka andũ a wĩra na makorwo makĩhota kũgĩa na ũboco wa kũĩrũgamĩrĩra o mũthenya, na oho-rĩ makahota kũĩhe gĩa kũrĩa na makahota kũrĩha thirikari, na oho-rĩ mwene nduka ĩno-ĩ no arĩhaga thirikari mbeca citiganĩte, nĩguo kũhotithia thirikari gũtũhe mbeca cia gũtwakĩra mathukuru, thibitarĩ, na maũndũ mangĩ matiganĩte. Oho-rĩ indo ici-ĩĩ nĩ cia bata mũno, nĩ amu tũtarĩ nacio tũngĩhota atĩa gũkĩhũthĩra computer ? rĩu nĩ kũonania nĩ nduka ĩna umithio mũno ĩngĩteithia bũrũri mũno gũkũra thĩiniĩ wa gĩcigo gĩkĩ gĩa bũrũri wa Kenya. Oho no marendia indo ingĩ ta mabuku, na indo ingĩ ngũrani iria cingĩteithĩrĩria andũ anyinyi gũĩkũria kĩmeciria.

Mbica-inĩ ĩno nĩ ĩronekana mũtongoria ũmwe akĩhũngwo nĩ andũ a mohoro bũrũri-inĩ ũyũ wa Kenya. Mũthurĩ ũyũ no akorwo arĩ mũthuri wa mwena wa mũngethanĩro, ũrĩa angĩkorwo akĩũrio nĩ andĩki a mohoro maũndũ marĩa angĩenda thirikari ĩcenjie, nĩguo kũhotithia thirikari, nĩguo kũhotithia thirikari gũkinyanĩria maũndũ marĩa wananchi wa kawainda angĩenda mekwo, nĩguo aigue aiganĩire. Mwena wa ũngethanĩro, nĩ mwena ũmwe wa bata mũno, nĩ amu tiga nĩo gũtingĩrĩ andũ arĩa marateithĩrĩria thirikari, gũkorwo makĩhingia ciĩranĩro irĩa merĩire akenya hĩndĩ ĩrĩa mamahoyaga kura. Na nĩkĩo andũ a mohoro nĩ amwe a bata mũno, tondũ nĩ mateithagia, thirikari gũkinyĩrwo nĩ ũhoro wa maũndũ marĩa mararakaria akenya, marĩa marakenia akenya na maũndũ mangĩ matiganĩte. O ho mũthuri ũyũ no akorwo nĩ mũthuri wa mwena wa thirikari ũrĩa ũngĩkorwo agĩcokia ciũrĩa ngũrani ngũrani cia nĩkĩ thirikari ĩkĩte, cia nĩkĩ thirikari ĩrenda gwĩka, cia nĩkĩ thirikari ĩtekĩte cia ũna na ũna na nĩyamerĩire, na ũcio ũndũ no ũhotithie akenya, gũkorwo na thayũ rĩrĩa makũmenya thirikari yao nĩ ĩrameciria, na nĩ ĩramendera mawega, rĩu-rĩ gũkĩmahoreria na gũtuma magĩe na...

Mbica-inĩ ĩno nĩ ĩronania athuri makĩheo kĩheo kĩa certificate ya kuonania, nĩ mahingĩtie kana nĩ mahotete gwĩka ũndũ ũrĩa ũmahotithĩtie kũheo certificate ya kuonithania nĩ mahingĩtie kana nĩ makinyĩtie ikĩro ndiganu cia kũhota kũmenyithia kũmenyithia mũingĩ atĩ nĩ andũ makinyanĩire kũheana motungata matiganĩirwo. Certificate ĩno no ĩmateithie kuona mawĩra, kana no ĩmateithie nĩngĩ kũhota makĩ, no ĩmateithĩrĩrie ningĩ kũhota kwĩhokerwo kwĩhokekwo handũ harĩa mangĩthiĩ bũrũri-inĩ, o ningĩ certificate ĩno, no ĩkorwo ĩrĩ ũndũ ũmwe ũngĩhota gũtũma makorwo makenete mũno, na kuona atĩ no mecirie, na rĩu rĩ, no menderee gũthiĩ nambere gwĩka maũndũ mega, tondũ nĩ monete thutha wa gwĩka ũndũ mwega, nĩ ũbatiĩ gũtugwo warĩkia, certificate ĩ iteithagia mũno andũ, nĩ amu nĩ cionanagia mũndũ no ahote gũikara thĩ, eke ũndũ, aũrĩkie, na kuuma hau no ahote kuona mawĩra, kana no ehokwo kũrĩkĩrĩria maũndũ ngũrani ngũrani, nĩ amu nĩ onanĩtie nĩ mũndũ wa kwĩhokwo, na kuuma hau rĩ, gũtirĩ mũndũ ũngĩgĩa nganja nake, angiuga no anjĩrĩrie ũndũ, nĩ agwĩtĩkio nĩ andũ, na koguo rĩ, no agĩe kanya ga gũtongoria andũ thĩinĩ.

Mbica-inĩ ĩno nĩ ĩronania akenya gĩcigo-inĩ ngũrani gĩa bũrũri, kũrĩa maronekana o mũndũ arĩ mĩhang'o-inĩ yake, ya gũthiĩ kũndũ ngũrani ngũrani bũrũri-inĩ ũyũ wa Kenya., Oho, angĩ ao nĩ maronekana makĩendia kũrĩa marenderia athii na arĩa maratembea bara-inĩ, amwe ao marendia indo ta smokie iria cikoragwo cikĩrĩo nĩ andũ aingĩ bũrũri-inĩ gũkũ bara-inĩ rĩrĩa mahũta marĩ mĩrutĩre-inĩ yao ya wĩra, oho rĩ nĩ kũronrkana matatũ haha mbica-inĩ ĩno, matatũ ĩno ĩrĩa ĩteithagĩrĩria andũ gũkuo kuuma bũrũri kuuma mĩena ngũrani bũrũri-inĩ, makarehwo nginya haha taũni-inĩ, nĩguo makahota gũthiĩ mawĩra-inĩ mao, na mawĩra mau makamahotithia kũgĩa na umithio, na kũgĩa na irio ciao cia o mũthenya. O haha rĩ, nĩ tũrona nduka ngũrani ngũrani, iria irendia indo taũni-inĩ ĩno, kũrĩa akenya angĩ mangĩkorwo mokĩte taũni-inĩ ĩno kũgũra indo icio, nĩguo mathiĩ makahote kũhũthia mĩikarĩre yao rĩrĩa macoka mĩciĩ-inĩ yao, amwe a akenya aya, no makorwo makĩgũra indo ici, nĩguo mahote gũcitwara kũrĩa maikaraga, na mendie indo icio gũcitwara hakuhĩ na andũ a gĩcagi kĩao, na oho rĩ, magathondeka mbeca nini, iria cingĩmateithia kũgĩa na umithio, thĩinĩ wa maica-inĩ mao na.

Mbica-inĩ ĩno nĩ ironekana kamwana kanini gagĩthecwo cindano, cindano ĩno ĩrĩa ĩngĩkorwo ĩrĩ njanjo. Njanjo ĩthecagwo mũndũ nĩgũo kũmũgitĩra kũmana na mũrimũ ũrĩa ũngĩkorwo ũtambĩte gicigo kĩrĩa aikaraga gĩa bũrũri ihinda-inĩ rĩu. Njanjo ĩno nĩ ĩheanagwo nĩ thirikari bũrĩ nĩgũo kũhotithia akenya na ciana iria cikoragwo cigĩcanjwo mũno kũĩgitĩra kumana na mũrimũ ũcio nĩamu mĩrimũ mĩĩngĩ ĩrĩa ĩheanagwo njanjo ndĩkoragwo na ndawa. Kwa ica ikuhĩ nĩkwĩrĩga kumĩra mũrimũ ũretagwo Corona kana Covid-19. Mũrimũ ũcio thirikari nĩyaheanire njanjo ĩrĩa yachanjagwo andũ nĩgwo gũkamagitĩra hĩndĩ ĩngĩ gũkanagĩa mũrimũ ũcio ũrĩa wanayamaririe andũ na kũraga andũ aingĩ , thĩĩínĩe wa bũrũri ũyũ wa Kenya. Oho thirikari nĩĩkoragwo ĩkĩandĩka andũ ngũrani ngũrani makorũra bũrũri na njanjo nĩgũo gũchanja andũ na gũkinyĩra andũ arĩa othe marĩ icigo ngũrani ngũrani cia kenya ta mathuku-inĩ, icagi-inĩ kũria matangĩhota gũĩkinyia thibitari-inĩ ona angĩ matangĩhota gũtembeya kana matarĩ na ũhoti kana mena mathĩna nĩgũo gũtigĩrĩra atĩ gũtirĩ mwana kana mũndũ mũgima wagĩa mũrimũ ũyũ nĩuñdũ wa kwaga gũkinyĩrwo nĩ njanjo ĩno ĩrĩa ĩheanagwo tũhũ.

Mbica-inĩ ĩno nĩ kũroneka tũirĩtũ tũrĩa nĩ twa ũkũrũ wa mĩaka mĩnini mũno. Tũirĩtu tũtũ nĩ tũroneka twĩ handũ na unibomu kana nguo cia thukuru kũrĩa tũigĩtwo handũ kando tũkĩarĩrĩria ũndũ. Tũirĩtu tũtũ no tũkorwo tũhetwo ũndũ wa kwarĩrĩria, nĩ mwarimũ wao hatarĩ na mũndũ ũngĩ nĩguo moke na anja ciao o enyewe gũtarĩ na mũndũ ũngĩ wa hakiri cia na igaigũrũ ũrĩa ũgũka kũmera ũrĩa mabatiĩ gwĩka kana ũrĩa matabatiĩ gwĩka. Tũirĩtu tũtũ nĩ tũkũgĩa na ũmenyo wa atĩ to nginya mũndũ akwĩre ũrĩa ũgwĩka, no ũrĩa ũtegwĩka nĩguo gũtuĩke atĩ ũguo nĩguo ũndũ mwega kana mũru. Nĩ amu gĩthomo gĩa tha ici nĩ gĩcenjetie na tikĩo kĩrĩa gĩa tene. Gĩthomo gĩa tene kĩrarĩ mũrutwo ainũke, eke homuwaki yake arehere mwarimũ ibuku kĩroko, arĩkia kũrehe wĩra ũcio kĩroko, amakĩrwo na aheo ngirendi. Gĩthomo gĩa thaa ici nĩ kĩrahe ciana kanya ga gũkorwo atĩ mũrutwo ũcio no eke wĩra ũrĩa enda, ũrĩa eciria, kĩrĩa endete, gũtarĩ na mũndũ ona ũmwe ũkũmũingĩrĩra kana kũmwĩra atĩrĩrĩ, ũũ gũtibatiĩ, ũũ nĩ gũbatiĩ. Mwana ũcio, egwĩka kĩrĩa ngoro yake ĩriragĩria, na hau thutha-inĩ, kĩrĩa agatuĩka gĩtigakorwo kĩndũ gĩa kũringĩrĩrio nĩ mũciari kana mwarimũ.

Mbica-inĩ ĩno nĩkũroneka society ĩrĩa nĩ ya Stima Sacco, society ĩno ĩteithagĩrĩria andĩkwo a Stima Sacco kũhota gũcokanĩrĩria mbeca ciao onaho kũhota kũgĩa ngombo, kana rũni harĩa marĩhagia interest cia thĩ mũno na oro ho nĩmahotaga kũheyo baita cia mbeca ciao iria migithĩtie. Thĩiniĩ wa Kenya nĩ kũrĩ society ngũrani ngũrani iria iteithagia andũ gũcokanĩrĩria mbeca ciao na gũĩkũria. Sacco nĩ kĩndũ gĩa bata mũno, nĩ amu ũtarĩ Sacco mũcara waku wothe ũngĩũhũthĩraga na ndũrona umithio. Society imwe nĩ iteithĩtĩe akenya aingĩ gũkorwo makĩiga mbeca na o ho kũhota gwaka manyũmba, kũiga biacara na gũthomithia ciana. Sacco ici nĩiheaga amemba ao marũni tofauti tofauti o harĩa mahotaga kũmarĩhia interest cia njĩra cia thĩ mũno ũkĩringithania na mabengi. Society nĩ iteithĩtie andũ aingĩ gũĩkũria nĩamu mbiacara nyingĩ cianjagĩrĩrio na rũnĩ rũrĩa andũ maheyagwo kuma society -inĩ ĩno. O ho society nĩ iheaga andũ mbeca thutha wa gũkua na gũteithĩrĩria bamĩrĩ gũbanga mathiko mao, kwa ũguo society nĩ kĩndũ gĩa bata.

Mbica-inĩ ĩno nĩndĩrona arutwo erĩ arĩa marakũngũĩra thutha wa kũreherwo maĩ thukuru-inĩ wao. Arutwo aya nĩmaroneka marĩ na gĩkeno mũno kuonania rĩu matirĩkoragwo na mĩnoga mĩingĩ ya gũthiĩ kũgĩra maĩ rũĩ-inĩ kana gũkua kuma kũrĩ mĩciĩ-inĩ yao. Arutwo aya rĩu nĩmakũhota gũthoma mategwĩciria kũrĩa maĩ makuma, mĩnoga ĩrĩa magũkorwo magĩkorwo nayo makĩgĩra maĩ rũĩ-inĩ, kana gũtega maĩ ma mbura. Arutwo aya nĩmarĩgĩaga maĩ matheru ma kũnywa na o ho kũgitĩrwo kumana na mĩrimũ ngũrani ngũrani kuonania atĩ maĩ marĩa marutagwo rũĩ-inĩ matikoragwo mekĩrĩtwo ndawa ya kũmathondeka rĩu gũtũmaga aingĩ ao marware mĩrimũ ngũrani ngũrani ta typhoid na ĩngĩ mĩingĩ ta cholera. Arutwo aya rĩu nĩmakũhota gũthikĩrĩria arimũ ao na gũkorwo na mathaa maingaingĩ ma gũthoma, nĩamu mathaa maríĩ marahũthagĩra gũthĩe rũĩ kũgĩra maĩ nĩmarĩmahũthĩraga gũthoma na gũĩka maũndũ mangĩ mangĩmaguna hau kabere-inĩ . Nĩtũngĩũrĩa atongoria aitũ marehe maĩ mathukuru-inĩ nĩgũo kũhotithia arutwo aitũ kũgĩa maĩ matheru ma kũnywa, ona ma gũthambia irathi na gũĩthamba moko, na gũthambia cioro ciao, nĩgũo ũgĩma wao wa mũĩrĩ ũgakorwo wĩ mwega. Arutwo aya nĩmaronekana marĩ akenu nĩtondũ nĩmaramenya thĩna nĩwamathira.

Haha haroneka karĩ museum . museum nĩ nyũmba ĩrĩa iteithagia kũiga matigari ma indo iria ciarĩ cia tene ta mahĩndĩ, irio iria ciarugagwo tene , mabuku marĩa mathomagwo tene na mĩtugo ĩngĩ yekagwo tene. museum nĩ ya bata mũno to nĩyonagia rũciaro rũrĩa rwĩ kũo maũndũ marĩa mekagwo tene ta hihi thaici-ĩĩ no wĩingĩre thĩĩnĩe wa museum wone mahĩndĩ ma mũndũ ũrĩa wokĩte mbere yaku mahanaga atĩa, ekaga maũndũ make atĩa, athomaga kĩĩ, arugaga kĩĩ , aikaraga nyũmba ĩhana atĩa na kwa ũguo ũkahota kũmenya atĩ rĩrĩ nĩ kĩĩ gĩcenjetie thĩĩnĩe wa mĩaka ĩyo yothe, ota ho museum nĩ ya bata mũno niamu nĩ ĩteithagia thirikari kũrogota kĩgĩna kũũ na kĩgĩna gĩkĩ nĩkĩhũthĩkaga gũkinyĩria mũkenya wa kawaida tabarira itiganĩte ta kũmũhe mathomo, kũmũhe ndawa, kũmũhe thibitarĩ na maũndũ mangĩ matiganĩte kwa ũguo-rĩ museum rĩ nĩ ironeka nĩĩbatĩe gũkorwo ho bũrũri-inĩ ũyũ witũ. Otaho-rĩ museum rĩ nĩ ĩteithagia andũ gũthoma arĩa mendaga gũthoma gĩthomo kĩa maũndũ marĩa mahetũkĩte arĩa nĩo metagwo anthrolopologist aya nĩmahotaga kũmenya na magabuundithia rũciaro rũrĩa rũgũka nĩkĩĩ.

Mbica-inĩ ĩno nĩ tũrona ndagĩtarĩ, ndagĩtarĩ ũyũ nĩ ta aroneka akĩrigita mũrwaru wake, arĩ obici yake, aikarĩte thĩ kũgerera kombiuta yake kana njĩra cia kĩrĩu. Ndagĩtarĩ ũyũ nĩ ahonokeire nĩ ahonokeirio mathaa maingĩ mũno, marĩa abatiĩ gũkorwo agĩthiĩ kũrĩa mũ kũríĩ mũrwaru wake arĩ nĩguo ahote kũmũrigita, oho, mũrwaru nake nĩ ahonokeire nĩ ahonokeirio maũndũ maingĩ , nĩ amu ararigitwo arĩ o kũrĩa arĩ, harĩa arĩ, na akauga ũrĩa araigwa, na ndagĩtarĩ akahota kũmwĩra ũrĩa egwĩka nĩguo akorwo akĩigwa wega, ũguo nĩ kuonania atĩ tekinoronjĩ kana mĩtambo ya kĩrĩu, nĩ ĩteithĩtie maũndũ-inĩ maingĩ, nĩ amu haha ko nĩ hingo cia tene, mũrwaru angiumire kũrĩa arĩ athiĩ kwĩ ndagĩtarĩ nĩguo ahote kũrigitwo, kana nddagĩtarĩ aume kũrĩa arĩ, athiĩ kũrĩa mũrwaru arĩ, nĩguo ahote kũmũrigita, ĩ hihi nĩ ũkuona ũrĩa mĩtambo ya kĩrĩu ĩtũteithĩtie tũrĩ ta akenya? Oho, mũrwaru ũcio no arigitwo mathaa marĩ o mothe, nginya akorwo nĩ thaa thita cia ũtukũ, angĩigwa ũru no gũkinyĩra ndagĩtarĩ wake nerwo ũrĩa agwĩka, ũyũ nĩ ũndũ ũtararĩ ho kabere-inĩ, nĩ amu tene no nginya angĩrekinyirie thibitarĩ-inĩ, nĩguo gũkinyĩrwo nĩ motungata ta maya.

Mbica ĩno nĩ mbica ya kĩeha mũno, nĩ amu ĩronania arwaru atatũ arĩa mahotete gũkoma gĩtanda kĩmwe thibitarĩ-inĩ, arwaru aya nĩ maroneka nĩ andũ marĩ na ruo mwĩrĩ, na gũtirĩ ndagĩtarĩ onomwe wĩ hakuhĩ nao kũmarora, ũũ nĩ kuonania atĩ, thibitarĩ ĩno no ĩkorwo ĩtarĩ na arigitani a kũigana a kũrora arwaru hĩndĩ ĩrĩa maingĩha kana hĩndĩ ĩrĩa maraigwa ũru, koguo thirikari itũ nĩ ĩbatiĩ kũingĩrĩra na kũrehe ndagĩtarĩ aingaingĩ nĩguo kũgirĩrĩria gĩko ta gĩkĩ gũka gũkanekĩka hau kabere-inĩ. Oho, thirikari nĩ ĩbatiĩ kũrehe itanda cia kũigana thibitarĩ-inĩ ĩno, nĩ amu nĩ kũronekana, arwaru aya, mahinyanĩrĩirie o mũndũ akĩiguaga ũru, nĩguo makorwo magĩkoma gĩtanda kĩmwe, nĩ amu gũtirĩ itanda njiganu cia o mũndũ gũkorwo na gĩtanda gĩake gĩake. Oho nĩ kũronekana atĩ, arwaru aya matihetwo ndawa, kana magathecwo cindano, koguo rĩ nĩ kuonania nĩ ta thibitarĩ ĩno gũtarĩ na ndawa kana cindano cia kũigana iria cingĩmateithia, kũnyihanyihia ruo rwao, nĩũndũ hĩndĩ ĩmwe, mũndũ e mũrwaru kana e thibitarĩ, mwĩrĩ nĩ ũkoragwo ũkĩmũgia mũno, na nĩ abatara kĩndũ kĩngĩ mũnyihanyihĩria ruo, angĩkona ndagĩtarĩ, hau thirikari itũ nĩ tũramĩta nĩguo ĩkorwo ĩkĩrehe motungata ta maya.

Mbica ĩno nĩĩronania thukuru ũrĩa nĩguo thukuru wa yunibacĩtĩ. Thukuru ũyũ ũkoretwo ũgĩakwo kahinda ka ica ikuhĩ nĩ thirikari nĩguo gũteithĩrĩria andũ gũthiĩ na mbere na mathomo mao ona makĩrutaga mawĩra. Thukuru ũyũ ũrĩa ũretwo Open University of Kenya ũrateithĩrĩria mũndũ gũthoma e harĩa arĩ, e kũrĩa arĩ mathaa marĩa ekũiguanĩra na mwarimũ wake ategũbatara gũthiĩ thukuru-inĩ. Nĩũndũ andũ aya nĩ andũ arĩa marĩ na maũndũ mangĩ magwĩka no to gũthiĩ thukuru. Ũhoro ũyũ nĩũteitĩtie kũnyihanyihia andũ arĩa matarĩ athomu Kenya nĩamu no ũhote guthoma na ũenderee gwĩka maũndũ marĩa wekaga ũtegũbatara gũthiĩ thukuru. Ũndũ ũyũ nĩ ũtũmĩte andũ aingĩ maendereithie mathomo mao nginya gĩkĩro kĩa masters na PHD nĩamu andũ aya aingĩ kaingĩ makoragwo marĩ mawĩra-inĩ kana marĩ na maũndũ magĩ magwĩka ta biacara na matingĩrũgamia maũndũ mao nĩguo atĩ mathiĩ thukuru no rĩrĩa waheyo kanya ga gũthoma rĩrĩa ũrenda, mathaa marĩa ũrenda na kũingĩra kĩrathi rĩrĩa mwaiguanĩra na mwarimũ ĩndũkuona onawe no ũthiĩ thukuru ta ĩyo? Nĩguo ũhote kuongerera mathomo maku nginya gĩkĩro kĩu kĩngĩ wendaga gũkinyanĩra. Koguo nĩ thukuru wa bata mũno na nĩ ũrateithia maũndũ maingĩ thĩinĩ wa bũrũri ũyũ witũ wa Kenya.

Mbica-inĩ ĩno nĩ tũrona rũhonge rwa thirikari, rũrĩa rwĩtagwo Huduma Kenya. Huduma Kenya ĩrarehirwo ica ikuhĩ nĩguo kũhotithia mũKenya o wothe harĩa hothe arĩ thiĩniĩ wa bũrũri ũyũ nĩ akinyanĩrwo nĩ motungata mothe marĩa maheanagwo nĩ thirikari ategũbatara gũthiĩ mũciĩ mũnene wa Nairobi. Motumgata maya nĩ ta, kũoya gĩbandĩ, kuoya kadi yaku ya gũciarwo, kuoya kadi ya gĩkuũ kana kuoya passport. Huduma Kenya nĩkuo mũKenya woothe athiiaga hĩndĩ ĩrĩa arabatara mootungata ma thirikari. Huduma Kenya nĩ ĩteithĩtie aKenya aingĩ gũkinyĩrwo nĩ maũndũ ma thirikari mategũbatara gũthiĩ kũndũ kũnene. Oho Huduma Kenya ĩno nĩĩteithagia mũndũ rĩrĩa ũngĩkorwo ũtete gĩbandĩ gĩaku, magakwĩra ũrĩa ũngĩka nĩguo ũhote kũheo kĩngĩ kana hingo ciothe ũngĩkorwo nĩũrabatara rũni rũrĩa rũheeagwo arutwo a thukuru wa yunibacĩtĩ rwĩtagwo HELB nĩ magũteithagĩrĩrĩria magakuonia ũrĩa ũngĩihũria nĩguo ũhote gũkinyĩrwo nĩ rũni rũu. Oho Huduma Kenya nĩĩteithĩtie aKenya aingĩ gũkorwo mena wĩra nĩamu nĩ ĩheaga andũ rũni rũtiganĩte nĩguo mongana gĩkundi-inĩ nĩguo makahota kwanjia biacara ciao. Koguo nĩ rũhonge rũrateithia ayuthi aingĩ Kenya.

Mbica-inĩ ĩno nĩ tũrona mũthuri ũmwe na mũtumia, arĩa marũgamĩte handũ makĩgeria gũtarĩria andũ, wega kana maũndũ marĩa maumanaga wega na kuoya insurance ya ũgima wa mwĩrĩ nĩcio ta M-tiba jana Jubilee Insurance. insurance ici nĩ iteithagia mũndũ hĩndĩ ĩrĩa ũngĩkorwo wĩ hatĩka-inĩ, na ũrwarĩte ũgakoma thibitarĩ, nokarĩhio mbeca cia igũrũ mũno, iria citangĩoneka naihenya, rĩu oho nĩ maroneka magĩtarĩria akenya bata wa kuoya insurance nĩguo ũkahota hĩndĩ ĩrĩa wakoma thibitarĩ kana wagĩa na mwendwa waku akomete thibitarĩ, nĩ mũkũhota kũrĩhĩra thibitarĩ ĩyo, mũtekũgiĩka, mũtekwendia indo cianyu, mũtekũgia andũ, na njĩra ya raithi mũno, nĩ amu ũrĩrĩhaga cĩcunjĩ kĩa mbeca nyinyi o nyinyi o nyinyi mweri, ũtegũbatara kũruta indo nyingĩ, na hĩndĩ ĩrĩa ũkanyitwo nĩ ũgwati, nĩ magoka na mahote gũkũrĩhĩra thibitarĩ yaku, nohote gũkorwo ũkĩinũka, thutha wa kũrigitwo nokaigwa wega, ũtarĩ na maũndũ maingĩ marakũgia mũtwe.

Mbica ĩno nĩronania njĩra ĩrĩa andũ a kĩrĩu marahũthĩra nĩguo kũhota kũrĩma. Kĩrĩmo gĩkĩ gĩa kĩrĩu nĩkĩo kĩrahũthĩrwo nĩ andũ aingĩ arĩa marĩ mataũni-inĩ arĩa matarĩ na mĩgũnda mĩnene ya kũrĩma, na o ho makahota kũrĩma makĩhũthĩra beceni, kũrĩa marekĩra beceni icio tĩĩri kana indo iria cirabatarania, nĩguo gũkora, kũho, gũkorwo makĩhota gũkũria mĩmera. Njĩra ĩno, nĩ njĩra ĩrateithia andũ gwĩkũrĩria indo ciao mĩciĩ-inĩ yao mategũbatara gũthiĩ nduka kũgũra indo icio onokorwo matirĩ na mĩgũnda mĩnene, kana matirĩ na indo cia kũigana, nĩamu nĩ njĩra ĩrabatara indo hũthũ mũno. Ũrabatarania o beceni, tĩĩri, mbegũ na maaĩ. Wĩna indo icio ũhũthĩra njĩra ĩno nĩ ũkũhota kũhanda no ũrĩ, nogethe indo ciaku kamũgũnda o gaku hau haku nja, na ũkorwo ũkĩigi, ukĩiga mbeca iria ũgũbatiĩ kũhũthĩra gũthiĩ kũgũra nacio, nĩcio ũgeka nacio ũndũ ũngĩ wa bata gũkĩra ũyũ wa kũgũra indo cia kũrĩa.

Mbica-inĩ ĩno nĩ ĩronania mũrutwo na mũrwaru. Mũrwaru ũyũ nĩ aroneka agĩthimwo pressure nĩ ndagĩtarĩ, ũũ nĩ kũonania atĩ mũrwaru ũyũ athĩite thibitarĩ nĩguo akarorwo kĩrĩa kĩngĩkorwo gĩ thĩna wa mũĩrĩ wake. O ho ĩno ĩkoragwo ĩ ũmwe wa maũndũ marĩa mũndũ ageragĩra angĩthĩe thibitarĩ-inĩ kũrĩa kĩndũ kĩa mbere gĩkoragwo kwamba gũthimwo pressure, nĩguo ũmenyeke ka nĩyo ĩrakũgia , ũtanamba gũthiĩ kwa ndagĩtarĩ, nĩamu ĩngĩmenyeka nĩyo ĩrakũgĩa ũngĩheyo ndawa hau hau na wĩrwo ũthiĩ mũciĩ ũkahumũke. O ho thutha wa gũthimwo pressure mũrwaru ũyũ agwa pressure nĩ acokaga agatwarwo kwa ndagĩtarĩ kũrĩa athiaga akera ndagĩtarĩ ũrĩa araigua, na erethera ndagĩtarĩ ũrĩa araigua nĩ atũmagwo rambu, nĩguo gũthimĩrwo mĩrimũ ĩtiganĩte o harĩa athimĩrwo mĩrimũ ĩtiganĩte, nĩacokaga agatwara maumĩrĩra kũrĩ ndagĩtarĩ kũrĩa ndagĩtarĩ ũcio amũheaga ndawa citiganĩte, na akamwĩra acinyũe na akamwerethera ũrĩa angĩcinyũa nĩguo atige kũigũa ũru mũĩrĩ. Mũrwaru ũyũ nĩ acokaga akainũka akanywa ndawa ciake nginya harĩa erirwo, angĩkorwo ndaigũire wega nĩacokaga agacoka thibitarĩ kũrĩa athiaga agacenjerio ndawa, kana akarigitwo rĩngĩ na agathimwo ithimi ngũrani, nĩguo amenyeke nĩkĩ kĩarĩ thĩna.

Kĩhingo gĩa KUCCPS nĩ kĩhingo kĩmwe kĩagĩrĩirwo kũingĩrwo nĩ mũrutwo wothe ũrĩa warĩkia kĩrathi gĩa kana gũkũ bũrũri-inĩ wa Kenya. KUCCPS nĩ rũhonge rwa thirikari rũrĩa rwĩhoketwo gũcagũrĩra arutwo kothi na mathukuru marĩa magathiĩ gũthomera thutha wao kũrĩkia kĩrathi gĩa kana, nĩkĩo form four. KUCCPS, rũhonge rũrũ rũrutaga wĩra kũringana na ngirĩndi ĩrĩa wagĩire na kũringana na point iria wĩnacio. Oho, KUCCPS nĩ marĩ nenda-inĩ, kana website ĩrĩa mũndũ athiaga, agekĩra marĩtwa make, na namba yake ya kĩgeranio ĩrĩa aheirwo agĩĩka kĩgeranio gĩa kĩrathi gĩa kana, na akaingĩra kuo na akahota gwĩcagũra, o akahota gwĩcagũrĩra o we mwene, kothi ĩrĩa angĩenda gwĩka, thukuru ĩrĩa angĩenda gũthiĩ, na o ta ho, nĩaheagwo kanya ga gũcagũra makĩria ya thukuru ĩmwe, nĩguo angĩregwo thukuru ĩno agatwarwo ĩngĩ. Angĩregwo ĩno, agatwarwo ĩngĩ kũringana na point ciake irakinyĩte ha, na mbandũ kũringana na thukuru ĩyo kana ĩna ũhoti wa kuoya arutwo aigana. KUCCPS nĩ ĩtwaraga andũ university, colleges, na TVET. Gũtirĩ mũrutwo warĩkia form four ũtangĩthiĩ kũingĩra kũrĩa KUCCPS ona okorwo aragĩire ngirĩndĩ ĩigana.

Yunibacĩtĩ ya Kabarak nĩ Yunibacĩtĩ ĩmwe nene mũno gũkũ bũrũri-inĩ wa Kenya na nĩ ĩrĩ maũndũ marĩa mũndũ abataranagia gũĩka nĩguo mahote gũkũoya ũrĩ mũrutwo wao. Wambere Yunibacĩtĩ ĩno nĩĩheanaga mathomo ma degree, diploma kana certificate na nĩguo woywo kũũ wĩ mũrũtwo gũthĩĩ gũĩka gĩthomo kĩa degree nĩũbataranagia gũkorwo ũnyitĩte grade ya C plus na gũthiĩ na igũrũ nĩgũo ũhote kũheyo kanya. O ho to C plus ĩbataranagia , kothi mwanya mwanya nĩ cĩri maũndũ marĩa ũbataranagia gũkorwo wĩkĩte nĩguo woywo kothi-inĩ ĩno. O ho KUSP nĩ nĩ Yunbacĩtĩ ya mũndũ kĩũmbe nĩ ĩtĩkagĩria ciana iria cirathomithio nĩ thirikari cithiĩ cithomere kuo. KUSP nĩ thukuru ĩmwe ĩrĩa ĩtĩkĩtie arutwo matibatiĩ gũthiĩ thukuru mahana ũrĩa mekwenda, nĩamu kũũ nĩ kũndũ gwa gũthomerwo ti kũndũ gwa gũthiĩ gũĩkĩra ũrĩa ũrenda kwa ũguo nĩmakoragwo na mawatho ma mĩkĩrĩre, ndũngĩthĩe thukuru ĩyo wĩkĩrĩte ũrĩa ũrenda no nginya wĩkĩre ta mũrutwo na ũhane ta mwana, nĩguo mahote gũgũĩtĩkĩria wĩĩngĩre ihingo-inĩ ciao, ũũ nĩ wega nĩamu nĩ ũkũnyihanyihia gĩkĩro kĩa andũ arĩa marathiĩ gũthaka na mathomo thukuru-inĩ o ho, gũtũma arĩa mathiĩ thukuru-inĩ makahota gũ concetrate na mathomo.

Mbica no nĩronania andũ ngũrani ngũrani me ndumo-inĩ. Andũ aya nĩmaronekana marĩ andũ akenu mũno, nĩamu nĩmagĩte kaanya ga gũthiĩ kũnogora mĩĩrĩ yao thuutha wa kũruta wĩra kwa ihinda rĩa wiki ng'ima matarĩ kũhũmũka. Ndumo nyingĩ ciĩkagwo mũthenya wa Saturday, nĩguo mũthenya ũrĩa andũ aingĩ matakoragwo magĩthiĩ mawĩra-inĩ kaa kanitha-inĩ. O ho ndumo ici nĩciteithagia andũ gũcanjamũka, kũnyihanyihia meciria ona gũthũngũtha. O ho ndumo ici andũ aingĩ nĩmatwaraga endwa ao, nĩguo mone mĩago ya thĩ ĩno na mahote gũkena na kũmenya atĩ to kũruta wĩra na gũikara handũ hamwe. Ndumo ici nĩciteithagia arĩa mathiaga gũkenia arĩa moka kwĩrorera na njĩra ya kuona ũboco, nĩamu mũndũ, nĩguo aingĩre ndumo ici nĩ abataraga kũrĩha entrance fee harĩa kĩhingo-inĩ, nĩguo ahote gũingĩra gũkenio. Aini aya rĩu magagĩkorwo me andũ marahota kwĩrũgamĩrĩra kĩmũ, kĩ, kĩmũhuko, na matigũbatara kũhoyahoya kaa gũikara makĩiyaga. Ũũ nĩkũratũma andũ aingĩ makorwo mena mawĩra na matikũgiagia andũ arĩa angĩ arĩa matarĩ na mawĩra.

Rĩrĩa ngũona mbica ta ĩno nĩmenyaga nĩ rĩthiti ya kuonania atĩ he mũndũ watũmĩra ũrĩa ũngĩ mbeca hatarĩ gũbatara gũtũma na ngari. ũũ nĩ kũonania atĩ marahũthĩra mĩtambo ya kĩrĩu gũtũmanĩra mbeca kũrĩa ũrĩa ũrarĩhana kana ũrĩa wĩna mbeca nĩarengagwo mbeca kuma account yake ya bengi kana ya thimũ nĩgũo ũrĩa ũngĩ ũrĩa aratũmĩra yake ĩkongerereka nĩgũo magakorwo makĩnina mathirĩ gatagatĩ kao erĩ, ũũ nĩ kũonania atĩ matirabatara gũkorwo handũ hamwe kana ĩmwe kwa ĩmwe nĩgũo ũmwe arĩhe ũrĩa ũngĩ ũũ nĩũranyihanyihia mathirĩ marĩa andũ makoragwo menagũo ma andũ arĩa angĩ . Oho nĩmaranyihanyihia mathaa ma kuma icigo ngũrani ngũrani nĩgũo ũthĩe ũgethe mũndũ ũrĩa wĩna thirĩ waku kana nĩgũo ũthĩe ũkarĩhe mũndũ ũrĩa wĩna thĩrĩ wake, nĩamu ũrabatara thimũ yaku wĩingĩre account inĩ yaku na ũhote kũrĩha ũrĩ o harĩa ũrĩ wĩikarĩte o gwaku nyũmba onakorwo nĩ thaa kenda cia ũtukũ ũũ nĩ kũranyihanyihia maũndũ-inĩ maingĩ na kũguna akenya aingĩ nĩamu no wĩke nginya biacara mũrĩ kũraihu mũno na ũhote kũriha ũcio ũngĩ na njĩra ya kũmũrĩha na kũmũtũmĩra na mĩtambo ya kĩrĩu ũtegũbatara kũmũona kana kũmũigũa harĩa arĩ.

Haha nĩ nĩtũrona njĩra ĩmwe ĩrĩa akenya mahũthĩraga kũgũra kana kwendia shares kambuni itiganĩte gũkũ bũrũri-inĩ wa Kenya, mũkenya o wothe, no agũre shares kambuni-inĩ ĩrĩa angĩenda ta kambuni ya thitima, kambuni ya maĩ, kambuni ya arimũ kana kambuni iria ingĩ o ciothe kũrĩa ũbataranagia kuoya mbeca ciaku, ũrore shares cia kambuni icio cirauma mbeca cigana, na wamenya ũgũre share iria kambuni ĩyo marabatara gũkũenderia ona kuuma hau, o mwaka o mwaka wathira, kambuni ĩyo nĩ ĩbataraga gũkũrĩha mbeca, wone bainda kuumana na mbeca iria waigĩrĩire, haha nĩ hahotithagia kambuni kwenderea, gũtarĩ kũhinga gũtarĩ kũhinga mĩrango yao atĩ tondũ nĩ magĩte mbeca, ona ho o we wĩtamũigithia ũkona mbeca nyingaingĩ kũringana na atĩ, mbeca ciaku nĩ ũrĩheagwo maciaro marĩa ciciarĩte, ihinda rĩrĩa maikara nacio.

Mbica-inĩ ĩno ndĩrona mũmera wa kahũa. Mũmera wa kahũa nĩ mũmera ũmwe ũrĩmagwo gũkũ gĩcigo-inĩ gĩa gatagatĩ ga bũrũri wa Kenya. Mũmera ũyũ nĩ ũhotithagia akenya aingĩ gũthomithia ciana ciao na gwaka mĩako na ũtaho gwĩka maũndũ marĩa mangĩ mangĩbatarania mbeca. Mũmera ũyũ nĩ ũrĩ mũgethere waguo wa mwanya nĩamu mũmera ũyũ ũgethagwo rita rĩmwe mwaka. Kahũa gabataranagia mũrĩmi athiĩ mũgũnda mena andũ ake a wĩra o mũndũ akuĩte gĩkabu mũgongo-inĩ, kũrĩa mũndũ abatiĩ gũcagũra kahũa karĩa keru agatua agĩkĩraga gakabũ-inĩ gake. Wakinyanĩria kiro iria irabatara ũthiyaga ũgagaita handũ thĩ ũgacoka ũgakanĩkĩra riũwa nĩguo kome kumania na hau ũgagatwara gĩthĩi-inĩ gĩa kahũa kũrĩa gathĩagwo na gagacoka gagatuĩka kahũa. Kahũa gaka kamwe gako kanyuagwo gũkũ bũrũri-inĩ na karĩa kangĩ gagatwarwo nja wa bũrũri, nĩguo kwendio na kũhe bũrũri ũyũ witũ wa Kenya mbeca cia gũtũhotithia gũthiĩ na mbere. Kuoguo kahũa nĩ mũmera wa bata na mũmera ũtũmĩte andũ aingĩ mũno mehererwo nĩ mathĩna thĩinĩ wa bũrũri ũyũ witũ.

Mbica-inĩ ĩno nĩ tũrona andũ ngũrani ngũrani magĩkũngũĩra thutha wa team ĩrĩa marendaga ĩcinde gũcinda thutha wa macindano. Ũũ nĩ ũndũ wĩkĩkaga icigo-inĩ ngũrani ngũrani gũkũ bũrũri-inĩ wa Kenya, nĩ amu andũ aingĩ nĩ mendete kwĩrorera mũbira na nĩ mahoyaga mũno, team ĩrĩa ũrenda ĩcinde ĩthiĩ na gĩkombe mũciĩ. Ũũ nĩ kũringana na atĩ andũ aingĩ mathiaga kuona mũbira nĩguo kweheria meciria maingĩ hakiri-inĩ kana kũhũmũka. Otaguo ũngĩgĩthiĩ handũ kũhũmũka rĩ na team yaku ĩcindwo rĩ, no ũigwe ũkenete? Aca. No ũngĩgĩthiĩ handũ ĩĩ team yaku icinde rĩ, ũiguaga ngoro ĩkenete na ũiguaga gũkũngũĩra nĩ amu ũiguaga ũndũ ũcio nĩ wakũnyihanyihĩria meciria. Na nĩkĩo andũ arĩa maroneka makĩoya moko igũrũ, amwe ao makĩhuha biringi magĩkũngũĩra, nĩ amu ushindi ti ũndũ mũnini mũno. Team ĩrĩa ĩngĩ nayo yacindwo, mathiaga mainamĩtie ngoro, makiraga ki, matiendaga kwaria nĩ amu, ũngĩkĩra atĩa mũndũ ũrerĩte nĩ ũgũcinda thutha wake gũgũcinda? Ũbataraga o gũkira na kwaga kuga ũndũ tondũ hatirĩ ũndũ ũngĩmwĩra. Ũũ nĩ ũndũ wĩkĩkaga mabũrũri maingĩ thĩ ĩno nĩ amu, mũbira ndũthakagwo o bũrũri-inĩ ũyũ witũ wa Kenya, ũthakagwo icigo ndiganu ndiganu gũkũ...

Mbica-inĩ ĩno tũrona kĩongoro, kĩongoro gĩkoragwo kiumĩte mũmera-inĩ wa marigũ, marigũ nĩmo mahandagwo gĩcigo gĩkĩ gĩa gatagatĩ wa bũrũri na icigo ingĩ gũkũ bũrũri-inĩ. Kiongoro gĩkĩ gĩkoragwo gĩkuuĩte kĩro kĩrĩa kĩhandagwo nĩguo tũkagĩa mũramba, oho kiongoro gĩkĩ nĩkĩo gĩtũmaga marigũ maingĩ makũre na koguo irigũ rĩtarĩ rĩrakũra tiwega gũtinia kĩongoro gĩkĩ tondũ ũngĩtinia irigũ rĩtarĩ rĩrakinyanĩra rĩa gũkũra irigũ rĩu nĩrĩtigaga gũkũra na koguo rĩgakorwo rĩgĩcama ũũru mũno rĩrĩa rĩathiĩ kũrugwo, oho kĩongoro gĩkĩ nĩ kĩrĩ mbeũ ĩrĩa ĩthiaga ĩkahandwo yahandwo ĩgatuĩka mũramba, mũramba ũcio waneneha ũgatũhe marigũ, marigũ mau maneneha tũkamarĩa kana meruha tũkamarĩa na nĩho tũkahota kũgĩa na hinya tũrĩ ta andũ a Kenya, hinya ũcio tukaũhũthĩra kwendereithia bũrũri ũyũ witũ.

Mbica-inĩ ĩno tũrona kĩrĩa gĩtagwo face identification, ĩno nĩ njĩra ya kĩrĩu, ĩrĩa ĩrateithĩrĩria mũndũ gũkũranwo na ũrĩa ũngĩ gũtarĩ kũhĩngĩcani, njĩra ĩno nĩ ĩratũmĩka thĩinĩ wa Kenya, gwĩka mũndũ ngũrani ngũrani ta tuge arenda kũingĩra handũ, na handũ hau rĩ habatiĩ kũingĩrwo no andũ arĩa mahetwo rũtha, nĩ ũrabatara kũhũthĩra ũthiũ waku, nĩguo wĩtĩkĩrio kũingĩra hau, harĩa hena macini ĩthondeketwo ĩrĩa ũbatiĩ kũmĩonia ũthiũ waku, na wakorwo wĩ ũmwe wa arĩa metĩkĩtio kũingĩra handũ hau rĩ, ngĩti kana kĩhingo gĩgakĩhingũka, oho face identification, nĩ ĩteithagĩrĩria hĩndĩ ĩrĩa mũndũ tuge bengi-inĩ yaku ũrenda kũiga mbeca ciaku, na nĩũrenda citikanarutwo nĩ mũndũ ũtarĩ na ũthiũ ta waku rĩngĩ, oho no ũhũthĩre njĩra ĩno, kũhingũrĩra thimũ yaku, hĩndĩ ĩrĩa thimũ yaku ĩna indo, iria ũtangĩenda cimenyeke kana ũtangĩenda cioneke nĩ andũ angĩ, koguo nĩ njĩra ĩmwe ya kũgitĩra maũndũ maku ma thiri, na nĩ njĩra ya kĩrĩu ĩrĩa ĩgũtũteithia kũnina ũkora na kũnina maũndũ moru marĩa mangĩkĩka.